En yu kasit ab aroit ko kit nemoche ko kit nemoche imin ak kit neu ngungunyat en ireyu I mokyinigei terekta nebo mokombet I mokyinigei mashinisiek chebo aroinik I mokyinigei chito ne ingen kotemis komie ne ingen koyai kasit ab mokombet

Inoni ko kit nemakchinike koitinye seleleishek anan takalkalishek chekararan ak ngungunyek yach eichap chekararn chematwanen cheyamyatin ako cheketwatai sikopesha komnye, ko kit netaa koichap selele kosetenak atya irangchi ng'ung'unyek akikonye amatikonye kotiuyo zaidi ichape kuchut komnye akotiyo ng'ung'unyek matuch nafas akomatimak so irakchini kututen akisaschi selele anan takalkal siko uan katuiyo ng'ung'unyek , ibarchi kioin kotor konyi ye kakonyi ipangan inde atya inde, nebo aeng ipangan inde akipangan atya inde akiranchi bek ko karon kit nerupe iibu ketik anan ibu minutik chemche inde takalkal nitet akinyon irutchi inoto.

Inoni ko imbaret nekokoyachi narrowing akoba kamanut baishoni amun chabe ngungunyek kobesio komie akoik rahisi en kasarta ab Minet ak kitake kotareti en bek matkeye bek chechang anan makule bek chechang

Ichechu ko biik, ana ko lokook che kanaam kartasisiek ana siruutik i.Cheboruu kole keerib emet, miten ng'alek che lelen ongeriib emet. Amun emet ko koroon. Koron Nebo ng'wonduni, kotiengei ribet nekokiriib inguni. Reu kolelen i,ong'eerib ngalekab environment .Anan ng'alekab kooristoo ak weather ongeriib keetik, anan ngalekab keetik i,ong'eriib ng'alekab komuritetaab koristo. Ongemiin keetik, ak ongechob keerib emet.

Inoni ko baishet nikimine ketit , makimine ki aketukul, ko kit netaa koibal keringet komnye nebo futishek chenyalu ana nebaloinda nenyalu en ketit nemai imin , kit nerube koichap ng'ung'unyek yamyami ng'ung'unyek ak mbolea , ng'ung'unyek chekararn chematinye ketik, chetoldol akiyame ak mbolea akimixen ,atya inam ki nikemache imin ityach kotkokamii takalkal iterekete en keringet atya iwashi ng'ung'unyek chukan chekayame ak mbolea , iwashe akitp pole pole keti kanwakit itime kiten matitim saiti sikokonyak akitime kidogo akitup akoi parak anan komache kotuch nafas nebo pek ingotuch , ye kakoit parak akitar imine irangchi pek chemachang ak chematuten koake ak kit nekemine.

Pa kamanut keyai baisioni, amun kimwochi piik ago Bo tuguk ap emet. Chechu ko piik cheko burenke kongalal en climate action. Krupini ko cheba chepyosok chego arorchin piik kole nyalu kerip tuguk ap emet.

En yuh agere tuguuk chekokindee ginuok i ak keraat kutuswek. Ichechu ko mara ko keswek anan ko tuguuk chekokibuute en imbaar. Chemoche kindee garit i sikobiit kisibtoo koba oldage. kakirat komie simochut koristo anan kakiraat komie sikoik keswek.

En agere piik che kaumke ago tindo baisyonik nyuan. Ki ma agere en yu ko emet ne yamat, emet ne kagelai kemeut, emet ne mami suswek. Ki ne mi kityo ko ketik. En yu any, mi ketik lakini mami rokta. Mi ketik che yamatin, mi ketik che kararon. U an emoni, mami rokta chechang'. Piik chemi oli ko kararan, lakini ma rahisi komi piik che chang' emoni.

En yu akere pik chekaburchin sikong'alalchin, pa maana keyai baishoni amun ngeng'alalchin kipchechindoske ng'amnat , kemwainke ng'alyon , anan kemwayinke kot kamii olemakikashinen king'alalchin kotor kekashin, ikere pichu kabur en elenyalil emet nekeraran netinye mauek , pichu kong'alachindos ako mi ki nengalaldos katatuani komae konyor answer.